ma en kar ohala nitiere jo ng'iewo ka achil kod jok ma uso ne jo ng'iewo

Ma en kama otwo. En pap ma otwo ma nyiso ni koth onge.

kae en kuma ikawoe kipande

Ka oting'o jotelo mopogore opogore kendo giwacho ka gitwak e yo mar ginyalo medore tich mar omenda.

Ka en kar yudo tiegruok mar Masinde Muliro University of science and technology ka en kuma dhano kata rowere yude tiegruok ne ngima makiny.